Gima timre kae en niya, miyo ni chalo no otuo otere osuptal. Newach aneno ka onindo e otanda to omako wiye to miyo mochung' moro ni omako lwete. Chal ni miyo ni ok owinj maber. Nyabedo ni iye kaye kata wiye bare kata dende te rame. To obiro osuptal mondo ong'ine kaka onya chango. Osuptal en kuma ji ithiedho ng'ato ka wiye baro ng'ato ka iye kaye obiro to ithiedhe kata imanyo ne yath manya konyo ich kach. Newach ka ng'ato tuo oweya weya mok odhi osuptal kamano onya hinye bange. Onya we mok odhi osuptal kare gino donjo e yie kasto koro medre to onyal kata tho. Koro nyaka odhi osuptal onyis laktar kuma rame mondo laktar ong'i kaka konye kata ong'i kaka manyo ne yath monya tiyogo mondo okwe rem niwach laktar en jok mong'eyo yath monego ng'ato oti go ka wiye bare ka iye kaye kata ka dende rame.